Iria rĩarĩkia gũkamwo, ndĩrĩgayanagia rĩa kũhũthĩra na rĩa kwendia. Rĩa kũhũthĩra ngarĩiga nyũmba gato-inĩ nĩgetha rĩruge iria rĩruge cai. Narĩo rĩa kwendia ngarĩiga gakereni-inĩ ka mabati na ngarĩiga handũ hahehu, nĩguo kũgirĩrĩria iria rĩu rĩthũke. Iria rĩigĩtwo handũ hahehu, hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ nĩ rĩgũikara hau rĩetereire nginya rĩrĩa mũgũri arĩũka kũrĩgĩra. Mogarũrũku marĩa ingĩenda kuona mahũthĩro-inĩ kwa mahinda maya, nĩ gũgakoragwo na ũthomithania mũingĩ, wa ũrĩa tũngĩhota kũmenyerera iria nĩgetha rĩkagirĩrĩria gũthũka, rĩngĩ rĩngĩtuĩka nĩ rĩgũikara ihinda inene rĩtendetio. Ningĩ rĩmwe iria nĩ ũkoraga nĩ rĩendio mbei nini kana rĩngĩ nĩ rĩaga kũgĩrwo rĩgatuĩka nĩ rĩagũthũka. Ũguo no twende kũmenyithanio mũno na tũthondekerwo ngereni njega, kũgĩe na ngereni irĩa cingĩthondekwo...